Aya nĩ maobitha a borithi arĩa moĩkaine na gĩkĩro kĩa njeci. Na hĩndĩ ĩrĩa ngũmona nĩmenyaga tũrĩ agitĩre na nĩgũgũkorwo na thayũ matũũra-inĩ maitũ. Kũngĩkorwo kwĩ na wagagu mĩciĩ-inĩ itũ, aya nĩo mokaga na gũtũrehera thayũ harĩa mahotaga kũnyita mĩici na gũtigĩrĩra matũũra maitũ kwĩna thayũ.

Matũra-inĩ maitũ, kũrĩha igoti kũrĩ thirikari, andũ mathiaga kwĩ nduka cia cyber, harĩa andũ aya a cyber mamahotithagia kwamũkĩra motungata maya ma gĩthirikari, na kũrĩha igoti rĩao kwĩ thirikari. Andũ aya a cyber arĩa macokaga makarĩhwo nĩ andũ, nĩmaheanaga motungata ma gĩthirikari, o harĩa monekana. Ĩmwe yamo arĩ kũrĩha igoti ota ũrĩa kũronekana.

Ĩno nĩ nduka ĩrĩa yendagia indo cia kuuma China, ĩrĩa ĩkoragwo ĩ njĩra-inĩ ya Thĩka, harĩa ĩkoragwo ĩ nduka-inĩ nene ya Unicity Mall. Nduka ĩno yendagia indo cia kuuma China, harĩa yendagia indo ciao kwa mbei ya thĩ biũ, kuona na andũ nĩmonekanĩte makĩhĩmbĩria nduka ĩno na njĩra nene, harĩa ĩrendia indo cia kuuma China, kwa mbei ya thĩ biũ.

Hĩndĩ ĩria ngũona ũũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ ati, no hote kwamũkĩra kana gũtũma mbeca o harĩa ndĩ na kwamũkĩra motungata ma intaneti ma Safaricom o harĩa ndĩ. No hote gũtũma mbeca kana kũrũta mbeca o harĩa ndĩ, ngĩtũmĩra motungata ma Safaricom.

Ũyũ haha, etagwo Mike Mbuvi Sonko, na nĩ oĩkaine na njĩra nene bũrũri-inĩ mũgima. Ũyũ haha, arĩ ngavana wa Nairobi mahinda mahetũkĩte, nĩ onekanĩte thaa ici nĩ akoretwo agĩteithia bamĩrĩ nyingĩ kwamũkĩra morigitani haha kwa haha, na agateithia bamĩrĩ nyingĩ mahinda kwa mahinda.

Gĩkĩ nĩ gĩkũndi kĩa ũtetĩ kĩrĩa kĩuĩkane ta Azimio la Umoja, na kĩrĩa gĩtongoragĩo nĩ mũndu uĩkaĩne ta Raila Ondinga .Gĩkũndi nĩ kĩronekana nĩ hĩndi kĩreka campaign cĩao, itũũra-inĩ na andu nĩ maronekana makenete na magĩkongoĩraũtongorĩa wa Azimio la Umoja.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ, gũkũ nĩ gĩcũa-inĩ, kũndũ kũrĩa kũĩkaine ta Mombatha, na kũrĩa andũ mathiga kũhuruka, mahinda-inĩ ta ma thigũkũ na Krismasi, na hĩndĩ ĩrĩa andũ nĩmoĩkaine gũthiĩ gũcera gĩcũa-inĩ na njĩra nene, na hamwe na agendi nĩmokaga matũra-inĩ maya na njĩra nene, harĩa mathiaga iria-inĩ, kũrĩa mathiaga kũhurũka.

Gĩkĩ nĩ gĩkundi, kĩrageria gũbundithia andũ, bata wa kwĩyoga moko, warĩkia kuuma kĩoro. Harĩa maronekana marabundithia andũ gũtũmĩra, magĩtũmĩra mbica. Nĩmaronekana no nginya ũtũmĩre thabuni, warĩkia kuuma kĩoro, na kwĩyoga moko harĩa ũhotithagia kũruta gĩko moko-inĩ.

Aya nĩ andũ, aria maronekana nĩ a ũini a kũma rũrĩrĩ rũmwe rwa bũrũri-inĩ wa kenya, na nĩ maronekana me ngũo cia ũini me hamwe nao na ndarama cia kũina. Maronekana maũma kũina nyĩmbo, na kana marenda gũthĩe kũina nyĩmbo na nĩ maronekana nĩ kũhũmuka mahũmũkĩte mena hamwe na ndarama ciao na mekĩrĩke ngũo ciao cia ũini.

Ici nĩ nyĩmbo, na nyĩmbo he ũgĩkũyũ, nĩ citũmĩkaga na njĩra nene, na nĩcitethagio kũrehe gĩkeno magongona, magongona-inĩ ma ũgĩkũyũ. Nyĩmbo nĩ citũmĩkaga, na njĩra nene he magongona ma ũgĩkũyũ, magongona ta rũracio, na mohiki-inĩ nĩ citũmĩkaga mũno.

Aya nĩ mbeũ njĩthĩ, na arĩa maronekana mahĩmbĩirie nyenda cia ũkinyanĩria harĩ gũthaka nyĩmbo ciao harĩa maronekana makĩhũra mbica, harĩa airĩtũ na anake marathaka nyĩmbo ciao maronekana nĩ kũina na maronekana makenete magĩthaka nyĩmbo kũringana na rika rĩao me hamwe ta marika.

Rũrĩrĩ-inĩ rwa ũgĩkũyũ, airĩtu onao matitigĩtwo thutha, harĩa onao nĩ mageretie kuoywo igũrũ na kwamũkĩra gĩthomo. Airĩtu nĩ makoretwo makĩheo gĩthomo na kũronania atĩ, mũirĩtũ ndabataire otu o kũhika na kũgĩa ciana, no atĩ onake nĩabataire gũthoma na kwamũkĩra gĩthomo.

Thengi ya wa kũrehe ũguni munene, kwaga ũmenyo ũgitũmira nyenda cia ukinyaniria, mũndũ ni akoragwo akiinywo mbeca ni andũ aria mari na ũmenyo mũnene gũgũkira. Nĩndahotire kũinywo mbeca, na ngĩtũmira thimũ ici njerũ na kwaga ũmenyo ni ũndũ ũmwe mũrũ mũno.